Ore tenaing'or ena pisha naa kadolita Lumumba ore Lumumba naa oltung'ani oshi ele oitagolisho tororei naa oltung'ani sii olimu esipat naa oltung'ani sii oretisho oleng aretisho too rorei ogol lenkitagoloto neeku ore pee enetipat naa kishiunye elo tau otigile nitagol elo otashala Ajo sinanu metumi aikata entoki naijio ena aikata

ore tenajo Ing'or oleng naa ilotok kulo oogirai aitayu enaisho enye naasidai ena toki naji ilotorok naa keitayu ilchangaro naa esta imbisai emiri keeta apa enkata nikituturo iyiok ilotorok nikintayu irbaketi tumon oong'uan nemeeta orbaket limikimirata enchata otano nikitum iropiyiani sidai oleng neeku tenadol kulo otorok oogira aitayu ele kenkei naa katamu nanu oleng memories apa naatulusoitie eepaye